Maya nĩ matunda metagwo ovacado, matunda maya mathondekagwo na njĩra ya kũhanda mũgũnda-inĩ, arĩmi nĩ mathiaga mũgũnda wao na makahanda kamũtĩ kanini, ka makorobia maya na mageterera magakũra, magatuĩka nginya mũtĩ mũnene ũrĩa ũgũkorwo wa gũciara matunda maya, no ũkĩhanda itunda rĩrĩ, nĩ rĩoyaga ihinda iraihu rĩngĩgatuĩka mũtĩ mũnene wa gũcoka gũciara matunda tamaya, no ningĩ rĩrĩa mũtĩ ũyũ wa neneha, na wanjia gũciara matunda, mũrĩmi nĩ agunĩkaga mũno, tondũ ũyũ nĩ ũrĩmi wĩ mbeca nyingĩ, nĩngĩ matunda maya nĩ marĩ mĩthemba mĩingĩ, nĩ kũrĩ marĩa ma maĩ, na kũrĩ mangĩ ma mũtutu, na ũngĩkorwo ũkĩhanda matunda tamaya mũgũnda-inĩ waku, na ũtuĩke nĩ makinyĩte hĩndĩ ya kũgetha, mũndũ nĩ endagia, ũkamatinia kuuma kuuma mũtĩ-inĩ, ũgetĩra mũndũ, na ũkamekĩra kirĩti-inĩ taici ũrona cĩkĩrĩtwo haha, na ũngĩkĩra ũguo nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũrendia mũno matunda maya, tondũ agũri aingĩ a thoko nĩ magũraga, me meru, kana matarĩ meru, mũndũ agathiĩ akarinda, makeruhĩra nyũmba na agacoka agathiĩ akendia, matunda maya.

Maya nĩ mahenya, marĩa anake aya maratenyera. No ŭkorŭo arĩ mŭthako, kana, rĩngĩ nĩ gŭcidana maracidana kana nĩ njĩra ĩmwe ya gŭcocora mwĩrĩ, ŭndŭ ŭyŭ nagŭo wĩ bata mŭno gwĩka, nĩ tondŭ nĩŭkoraga hĩndĩ ĩrĩa mŭndŭ aratenyera nĩŭhotaga gŭteithia mwĩrĩ waku, thakame ĩgacera wega, ŭgacocora mwĩrĩ wakŭ wega na ŭkaigŭa marŭngo maku maikarĩte wega. Ŭngĩmenyera gŭikara handŭ hamwe ŭtekŭŭrŭra kana ŭtagwĩka ŭndŭ wa naihenya mahĩndĩ makŭ nĩmanyitanaga no ŭngĩkorwo ŭmenyerete rĩngĩ gŭtenyeraga ta anake aya no ŭkore atĩ mwĩrĩ wakŭ nĩŭrekanĩtie wega ona niingĩ ŭyŭ nĩ mŭthako ŭkoragwo woekete mŭno thĩ ciothe nĩgŭthiagwo ona macidano ŭgakora andŭ nĩmaracidana gŭteng'era na ona ŭrĩa wahotana akaheo ngerenwa kana kĩheo kĩmwe kĩnene mŭno. Bŭrŭriinĩ ŭyŭ wiitŭ nĩ wa Kenya nĩgŭo ŭĩkaine mŭno na ŭteng'eri na nĩgŭo ŭŭmĩte jaba nyingĩ cia gŭteng'era. Ŭgŭo nĩ kŭŭga ŭndŭ ŭyŭ wĩ bata mŭno, tondŭ anake aya rĩrĩa magŭteng'era nĩmarebŭdithia, na makagĩa na ŭmenyo wa kŭhota gŭteng'era wega, na ona mangĩheo handŭ macidane nĩmekŭhotana, na maheo ngerenwa.

Rĩrĩa ndoona kĩndũ ta gĩkĩ, ndĩciragia ũhoro wa mbeca. Ĩno nĩ macini ĩrĩa andũ mathiaga kũruta mbeca, ũkĩhũthĩra kadi yaku ya bengi. Kaingĩ, andũ arĩa wonaga haha, nĩ andũ arĩa mandĩkĩtwo wĩra, kana andũ arĩa mamũkagĩra mũcaara hihi o mweri, kana kahinda kangĩ o gothe, no mũcaara wao ũgeragĩra o bengi. Kaingĩ, ũmakoraga haha, makĩruta mbeca ciao, kũhũthĩra kadi yao. Haha macini-inĩ ĩno, nĩ ĩrĩ raithi, ndĩrĩhagia mũndũ na nĩngĩ, ndũrabatara gũthiĩ gũbanga raini bengi-inĩ atĩ ũthiĩ ũteithio nĩ mũndũ kũruta mbeca ciaku, kana ũhũthĩre thimũ yaku gũthiĩ kũruta mbeca. Rĩrĩa ũgũka haha, no kadi yaku ũikagia hau, ũgekĩra kĩrore na ugekĩra mbeca iria ũrenda kũruta, na cikauma, citarĩtwo weega, citekũhĩtithanio. Rĩrĩa waruta mbeca ciaku, we nĩũtaraga rĩngĩ, angĩkorwo ndũngĩtĩkia macini ĩno, no ningĩ macini ĩno, nĩĩtaraga mbeca weega, na ĩkaruta mbeca iria we ũrenda ĩrute. Warĩkia kũruta, no kwehera weheraga, ũgathiĩ na mbeca ciaku, nogatigĩra mũndũ ũrĩa ũngĩ uuma thutha waku, onake arute mbeca ciake.

Haha nĩ handũ harĩa hateagwo gĩĩko, na mwanake ta ũyũ, nĩ aroneka nĩ egũkĩte haha kũrogota indo iria hihi ciĩna bata nake kana cingĩmũteithia mũtũrĩre-inĩ. Indo ta ici citetwo haha kana macuba ta maya matetwo nĩ ũkoraga atĩ, moothe ti moru nĩ kũrĩ indo iria cingĩhũthĩka haha kana ũngĩcokera na ũthondeke kĩndũ kĩega kiumanĩte na indo ici. Macuba ta maya kũrĩ andũ mathondekaga indo ta itĩ, indo ta ithiorũrĩ, kana ona angĩ magathondeka mĩgathĩ. Ũyũ nĩ wĩra mwega tondũ no ũkũhe mbeca, ũngĩthondeka kĩndũ kĩega, na gĩtheru na gĩthaka, andũ nĩ mahotaga kũĩrirĩria na makagũra. Kũguo andũ aingĩ nĩ monaga mawĩra kuumana na gĩko ta gĩkĩ gĩtetwo haha. Ũkoraga mũndũ nĩ aroka haha na ikũnia rĩake, akarogota indo iria arona ci cia bata na agathiĩ nacio agathondeka cikauma kĩndũ kĩngĩ kĩega kĩrĩa kĩngĩendeka na kĩgũrĩke. Mwanake ũyũ wĩ haha, nĩ aroneka akũĩte ikũnia, ũguo nĩ kuuga atĩ nĩ arogota kĩndũ kĩrĩa we ona kĩna bata nake, na nĩ egũthondeka kĩndũ kĩngĩ, athiĩ endie na amenyekane na andũ mamũgũrĩre na hau one ũtonga wake.

Aya nĩ atongoria a bũrũri. Na rĩrĩa ngũmona ũũ mbicainĩ ĩno, harĩ maũndũ maĩngĩ ma bata marĩa ingiuga marĩa maronekana. Wambere nĩ maroneka makenete. Ũguo nĩ kuga mena thayũ, kwĩna uiguano, na ningĩ nĩmetĩkĩranĩtie harĩ maũndũ maingĩ. Nĩ maroneka makĩgeithania. Ũũ nĩ kuga nĩ arata na ningĩ, harĩ ũndũ maraiguana naguo. Ũũ nĩ kuonania atĩ bũrũri no ũthiĩ nambere wega. Atongoria a bũrũri rĩrĩa mekũiguana na matwarane ũrĩa kwagĩriire, bũrũri nĩ ũgiaga na thayũ na ũgatherema. Ningĩ ona aikari a bũrũri rĩrĩa mekwirorera atongoria aao makĩiguana, nĩ magiaga na thayũ na makamenya atĩ bũrũri wĩ mokoinĩ mega. Ningĩ, kũngĩkorwo kwĩna thĩna wa bũrũri, atongoria aya nĩ maranagĩria, makaiguana, na magateithia burũri gũthiĩ na mbere. Aikari a bũrũri mangĩrorera ũndũ ta ũyũ, nĩ magĩaga na thayũ, kuona atĩ ona akorwo andũ aya matiratwaranaga hau kabere, kana rĩngĩ harĩ ũrĩa mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ, ũngĩmerorera mena gĩkeno nĩ ũkuona atĩ, bũrũri wĩna thayũ, na ndũngĩkorwo wĩna thĩna o wothe.

Rĩrĩa nguona ũũ, ndĩreciria ũhoro wa gũtherema gwa ciana ici, ũhoro wa kuongerereka gwa gĩthomo kĩao, na ningĩ ũhoro wa kũhingũka meciria, ciana ici nĩ ironeka cikenete, ũmwe wao anyitĩte macini ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrahũthĩrwo nĩ ciana gũthoma, ĩrĩa ingiuga hĩhĩ mareherwo nĩ mũndũ nĩguo mahote gũthoma, ciana ici nĩ ironeka nĩ cia gĩcagi-inĩ, na hihi angĩkorwo matirathiaga cukuru, nĩ kwaga kĩndũ gĩa kũmathomithia, nĩ maroneka rĩu nĩ magĩte na kĩndũ kĩrĩa mangĩhũthĩra, gũthiĩ nakĩo cukuru na gũthoma, kana ona kũruta wĩra mahetwo nĩ mwarimũ mũciĩ, ciana ici nĩ ironeka rĩu nĩ cikũhota gũthoma wega, nĩ ironeka nĩ cikũhingũka meciria, na ningĩ nĩ maroneka atĩ nĩ megũkorwo maiganaine na ciana iria ingĩ, no gũkorwo hihi ciana ici ona cingĩrathire cukuru, matingĩrahotire gũthoma, nĩ gũkorwo matirĩ na macini taciana iria ingĩ, no rĩu nĩ maroneka mena kamacini kao, karĩa mangĩhũthĩra gũthoma, na gwĩka maũndũ mao mothe ma cukuru, ũguo nĩ kuga, rĩrĩa nguona kĩndũ ta gĩkĩ, ndĩciragia ũhoro wa ciana ici gũkena, na gĩthomo kĩo kuongereka, na kũingĩha, na gũtherema.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, ndĩrona andũ anene, atongoria, kana ahũri biacara anene mabũrũri-inĩ matiganĩte, ngĩrorera andũ aya ndĩrona nĩ andũ athomu, nĩ andũ mena mawĩra manene, na mabiacara manene, ngeciria atĩ marĩ na makabuni mao, na rĩu ũyũ nĩ mũcemanio ũrĩa mokĩte, mone ũrĩa mangĩcenjania mawoni mao, na maheane motaro kũringana na biacara ciao, ũũ nĩ kuga atĩ, handũ ta haha ũngĩoka wĩikare na andũ taya, nĩ ũkũgĩa na meciria mangĩ, nona no ũhingũke meciria, wone ũrĩa ũngĩhingũra biacara yaku, norĩa ĩngĩtherema, andũ taya nĩ maronekana nĩ andũ marutithanĩtie wĩra gwa kahinda karaihu, na nĩ andũ marateithania gũcenjania meciria, ona togũcenjania tu, tondũ ona mbeca, nĩ maheanaga mbeca makahingũra mabiacara mwanya, ona ningĩ magateithania norĩa biacara ingĩthiĩ igũrũ, na ĩthereme, ũngĩikara handũ ta haha nawe no ũteithĩke, koguo rĩrĩa nguona ũndũ ta ũyũ, ndĩreciria ũrĩa biacara ingĩtherema, rĩrĩa wĩna andũ ega, kana arata ega, arĩa mena ũmenyo, wa gũikara biacara-inĩ, kana worĩa ũngĩtheremia biacara yaku, kana ũrĩa ũngĩongerera umithio waku na mbeca ciaku.

Ĩno nĩ mĩtu ya ngima ĩrĩa yendagio matuka-inĩ, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ngima nĩ cio irio iria irĩagwo mũno makĩria icagi-inĩ, ũkoraga atĩ irio cia hwa-inĩ ũngĩingĩra nyũmba nyingĩ, ũkoraga nĩ ngima ĩrarĩo na nyeni mwanya mwanya. Ũguo nĩ kuuga atĩ, mũtu wĩ bata mũnene mũno harĩ rũrĩrĩ rwakwa, tondũ ona mũndũ ũrĩa ũtangĩhota kwĩgũrĩra mũtu ta ũyũ nduka-inĩ, nĩ athiaga gĩthĩi, na agathĩa mbembe ciake akona mũtu. Ũguo nĩ kuuga atĩ mũtu nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ nĩguo ũrĩaga ngima, nĩguo ũrugaga ngima mĩciĩ-inĩ mĩingĩ. Ũgakora mũciĩ ndũngĩaga mũtu wa ngima, inakorwo harĩ kĩndũ kĩngĩ kĩrarugwo no gũtingiaga mũtu wa ngima. Tondũ gũtuĩkaga, ngima nĩ ĩhũnagia mũno, nĩ ĩnyitaga mwĩrĩ, na ndũngĩhũta narua. Ningĩ nĩ ĩkoragwo na bata mũno mwĩrĩ-inĩ, tondũ nĩ ĩkũheaga hinya, ona ũngĩrĩa nĩ ũhotaga gũthiĩ kũruta wĩra, wĩra mũritũ kana wĩra mũhũthũ nĩ ũkũhota kũruta wĩra. Na ningĩ okorwo nĩ mwana, nĩ ekũrĩa ahũne, na ndekũhũta rĩngĩ narua, ũguo nĩ kuuga mũciari arugĩte ngima nĩ ahũnĩtie mũciĩ wake woothe.

Haha nĩ mũgũnda wa nyamũ cia gĩthaka, kana kũrĩa nyamũ cia gĩthaka cionekaga, nĩ kũroneka kwĩna andũ mokĩte kwĩrorera nyamũ ici, tondũ nĩ haroneka hena nyamũ ĩmwe ĩrũgamĩte igũríũ rĩa ngari, na kũrĩ na ngari ingĩ irahetũka kũrĩa, kuga atĩ andũ aya nĩ mokĩte kwĩrorera nyamũ cia gĩthaka, na gũkenera ũthaka wacio, ningĩ nĩ kũroneka gũtirĩ na nyamũ nyingĩ, ũyũ nĩ kuonania atĩ mũgũnda ũyũ, kana gĩthaka gĩkĩ gĩtikaragwo nĩ nyamũ nyingĩ, ũngĩona haha hatirĩ na mĩtĩ kana mahuti maraihu, ũguo nĩ kuga nyamũ nyingĩ citingĩoneka gũkũ, tondũ imwe yacio ciendete kũhaica mĩtĩ igũrũ, kana kũrĩa mahuti maraihu, kana ona kwĩhitha thĩinĩ wa mahuti, ũguo nĩ kuga nyamũ iria cingĩoneka gũkũ igũrũ, nĩ iria cirĩyaga nyama, no tiria ciakũrĩa nyeki, kana kũrĩa indo ingĩ iria cihandagwo thĩ, nĩ tondũ gũtironeka kwĩna kĩndũ kĩngĩrĩyo gũkũ, koguo nĩ kuga atĩ nyamũ yothe ĩrĩa itarĩyaga nyama, ndĩngĩhota gwĩikara gũkũ tondũ gũtirĩ na irio ciacio, no ningĩ kũrĩ na iria cingĩhota gwĩikara gũkũ, na ngwĩciria nĩcio andũ aya mokĩte kwĩrorera.

Rĩrĩa ndona ũũ, ndĩreciria ũhoro wa muoyo wa mũndũ, ũngĩkorwo e thĩinĩ wa ngari ĩyo, ngari ĩno ĩbara, na nĩ ĩroneka hihi nĩ gũthiĩ ĩ gũthiyaga, rĩrĩa ndĩrona ũndũ ta ũyũ ũkĩhanĩka, kana mwaki toyũ, ndĩreciria ũhoro wa mũndũ ta ndereba kana mũthii ũrĩa uma thĩinĩ wa ngari ĩyo, mwaki ũyũ nĩ ũroneka nĩ mũnene mũno hihi nĩ wagũcinwo nĩ mũndũ, nĩ mũndũ gwĩikia gĩbiriti, kana hihi nĩ ngari gwakana yo nyene, nandũ rĩngĩ makaremwo nĩ kuuma, maita maingĩ ũngĩkora mũtino toyũ, mwaki wakanĩte mũnene ũyũ, nĩ hinya mũndũ kũhonoka, tondũ mwaki toyũ nĩ mũnene mũno na ndũngĩhota kwĩgitĩra, kana kwĩyeheria haha, ũguo rĩrĩa nguona mwaki toyũ nĩ njiguwaga kĩeha mũno, na ngaigwĩra andũ tha, arĩa mangĩkorwo hau thĩinĩ, kana ona bamĩrĩ ciao, kuona atĩ nĩ megũte mĩoyo yao, kana ona mangĩaga gũte mĩoyo yao, nĩ mekũhia mũno ũũ atĩ matingĩcoka mwĩrĩ wao, torĩa marĩ hau gabere, ningĩ ngari teno ndĩngĩcoka bara rĩngĩ, tondũ ĩhĩte ũũ ũguo nĩkuga nĩyathũka na ũcio nĩguo mũico wayo, wa gũgakuwa kana wagũgathiĩ barabara rĩngĩ.

Haha ndĩrona aciri akũrũ, maikarĩire itĩ makĩrutwo kana magĩthomithio nĩ mutumia ũyũ ũrũgamĩte. Mũtumia ũcio ũyũ aroneka ahana mũtaarani ũrĩa hihi aramabundithia kana akamataara ũhoro wĩgiĩ mĩĩkarĩre kana mĩrutĩre yao ya wĩra. Atumia aya maikarĩte thĩ, nĩ maroneka mategete matũ, gũthikĩrĩria ũguo nĩ kuuga nĩ ũndũ marenda kũigua, na nĩ ũndũ metereire gũthomithio na gũthikĩrĩria wega. Ningĩ mũtumia ũyũ ũramataara, nĩ aroneka ena ũmenyo mĩingĩ, tondũ nĩ maramũthikĩrĩria wega, na no akorwo arĩ na ũhoro mwega ũrĩa aramahe, ũrĩa ũngĩmateithĩa mĩtũrĩre-inĩ yao. Ũngĩona magĩthikĩrĩria, nĩ kuonania atĩ nĩ mabataire kũigwa, na ningĩ ũyũ nĩ ũndũ wagĩrĩire gũthikĩrĩrio icagi-inĩ kana itũra-inĩ. Ningĩ, atumia akũrũ, nĩ mendaga gũbundithio ũrĩa mangĩikara, nĩ gũkorwo maita maingĩ mekaga maũndũ matekũmenya, kuoguo mangĩcemania na mũndũ ũkũmataara na amonie ũrĩa mĩtũrĩre yao ĩngĩikara wega, nĩ makenaga na magathikĩrĩria wega. Mutumia ũyũ nĩ aroneka nĩaramateithia, na nĩaramataara ũrĩa kwagĩrĩire.

Mũndũ ũrĩa ndĩrona, na ngamenya thĩinĩ wa mbica ĩno nĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri wa Kenya, Uhuru Kenyatta, motongoria ũyũ, nĩ endetwo mũno nĩ a Kenya, na akaririkanwo nĩ maũndũ maingĩ marĩa mega ekire, mũtongoria ũyũ, nĩ arutire wĩra mwega akĩrutithania hamwe na atongoria angĩ a mabũrũri mangĩ o hamwe na arĩa a mũngethanĩro, ningĩ nĩ ateithĩrĩirie mũno harĩ ũthii wa nambere wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, ona ningĩ nĩ ateithĩrĩirie harĩ gwaka mabarabara mega, ũndũ ũrĩa wareheire kũgĩa na wĩra, harĩ anake makĩgĩa na wĩra, ona agĩteithĩrĩria nginya gwaka macukuru, marĩa mathomagĩrwo nĩ ciana nginya iria itarĩ na ũhoti, oho nĩ ateithĩrĩirie nginya gwaka mathibitarĩ, marĩa mateithagia atumia makĩria rĩrĩa maraheyo ciana, o rĩngĩ mũtongoria ũyũ wa bũrũri nĩ endetwo mũno nĩ andũ, na makamũririkana nĩ tondũ nĩ mwendi andũ, arĩ na gĩkeno, ona rĩrĩa emũingĩ-in, kana akĩaranĩria na andũ, nĩ aragia nao o tandũ a kawaida, tatĩ ndeigaga kĩrathi kĩgũrũ, kuonekana ta orongerera andũ gwoya, no nĩ endetwo nĩ andũ na akaingĩrana na andũ wega.

ĩno nĩ macini ya gũthima gũteng'era gwa thakame kana kuonania ũrĩa thakame yaku ĩrahũra, kana ĩgateng'era mwĩrĩ-inĩ. Nĩ kĩonekaga kaingĩ mũno mũna-inĩ wa gĩcigo gĩakwa, na kĩhũthagĩrwo maita maingĩ nĩ marĩgĩtarĩ rĩrĩa mokĩte gũthima andũ kana kũrora andũ ona kana kũmarigita mĩciĩ-inĩ. Nĩ ũkoraga atĩ mandagĩtarĩ rĩmwe nĩ matũmagwo icagi-inĩ, magathiĩ kũrigita andũ arĩa me icagi-inĩ marwarĩte arĩa hihi matangĩhota gũthiĩ thibitarĩ. Rĩu haha ũrona ndagĩtarĩ ũyũ arahũthĩra macini ĩno, gũthima mũtumia ũyũ ũrĩa thakame yake ĩrateng'era, kana ona ũrĩa ngoro yake ĩrahũra. Macini ĩno ĩhũthagĩrwo nĩgetha ĩgũthime kana thakame yaku nĩ ĩrateng'era ũrĩa yagĩrĩire, kana ĩ igũrũ kana ĩ thĩ. Na ndagĩtarĩ angĩthikĩrĩria aigue thakame yaku ĩ igũrũ kana ĩ thĩ nĩ ũteithagio, ũkaheyo ndawa, na ũkerwo ũrĩa ũngĩka nĩgetha thakame yaku ĩcoke gũteng'era ta iria ingĩ. Ona ho, nĩ ũheagwo nginya maũndũ marĩa ũngĩka o mũthenya na irio iria ũngĩrĩa, nĩgetha thakame yaku ĩikare ta ya andũ arĩa angĩ.

Ũyũ nĩ mũndũ ĩrũgamĩtio haha nĩ andĩki a mohoro akĩũrio ciũria, Nĩ wega gwĩka ũndũ ũyũ na nĩ bata mũno nĩ tondũ, ũkoraga ũyu rĩngĩ nĩ mũtongoria wa bũrũri kana nĩ mũhũri wa biacara, kana nĩ mũtongoria wa handũ na no gũkorwo kwĩna gĩcanjama gĩĩkĩkĩte, handũ kĩmũrigicĩirie kana ageka ũndũ ũrĩa andũ marenda kũmenya ũhoro wĩgiĩ kĩndũ kĩu. Rĩu angĩrũgamio handũ ta haha akorio ciũria ciĩgiĩ kĩndũ ta kĩu kana ũndu ekĩte, nĩ ahotaga gũtarĩria, akerethara andũ, makamenya ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Ũguo nĩ kuuga andũ nĩ matigaga nganja na makaigwa ũrĩa arauga. Mũndũ ta ũyũ nĩ akoragwo agĩtheria maũndũ, kana rĩngĩ maũndũ marĩa andũ makoragwo magĩĩciria mũndũ ta ũyũ nĩ ahotaga kũerethera andũ makaigwa na magetĩkia ũrĩa arauga. Ũguo nĩ kuuga, kũngĩkorwo wĩna mũndũa arauga ũndũ ũngĩ mwanya, no ũyũ no aheane ũhoro wake na andũ mathiĩ na mbere na mĩtũrĩre yao. Na ningĩ, no akorwo na ũndũ mwega ũrĩa angiuga na ũteithĩrĩrie andũ arĩa angĩ, ahũri biacara kana ona andũ arĩa maikaranagia nao mĩtũrĩre-inĩ yao ya o mũthenya.

Harĩ mbica ĩno, nĩ ndĩrona maũndũ maingĩ makũngenia, wa mbere, ndĩrona mũciari wendete ciana ciake, ũũ arathiĩ acinyitĩte moko, wa kerĩ, nĩ ndĩrona ekĩrĩte ciana ciake tũrebeka twa kanua, onake we mwene, ũũ nĩ kuga nĩ aramagitĩra kuumana na mĩrimũ ya rĩera, ĩrĩa ingiumana na kũgucia rĩera rĩtarĩ rĩega, ningĩ nĩ ũkoraga ciana nĩ cinyitagwo nĩ mũrimũ kaingĩ, nonarwa gũkĩra andũ agima, ũguo nĩ kuga, ũngĩona mami wao amekĩrĩte tũrembeko tũtũ kanua, ũguo nĩ kuga nĩ aragitĩra ũgima wao wa mwĩrĩ, kuona atĩ nomagĩa na mũrimũ otawa homa naihenya, ningĩ mũtumia ũyũ nĩ aroneka nĩ tamaima thibitarĩ kũu nĩ kuonania atĩ nĩmaima gũcekowo, kana kũrorwo hihi okorwo hena mwana mũrwaru akaima kũrigitwo, kũu nĩ kuonania atĩ, mũtumia ũyũ nĩara nĩarenda ciana ciake, nagacigitĩra, nagacitwara thibitarĩ, rĩrĩa citaraigwa wega nĩgetha cirorwo, na cirigitwo, na macokererie ũgima mwega wa mwĩrĩ, ngĩona ũũ nĩ ndĩrakena, ngona atĩ ũyũ nĩ mũciari mwega, na ici nĩ ciana cikenete mũno.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa kũheo mwana, tondũ ũngĩrorera rumu ĩno, ndĩrona nĩ rumu ĩrĩa ĩrehagwo atumia arĩa aciairĩ, kana mũtumia ũrĩa warĩkia kũheo mwana. Ũrĩrĩ-inĩ haha, nĩndĩrona hena mũtumia, wĩna kana gake ũrĩrĩ-inĩ, koguo nĩkuuga atĩ, aya nĩatumia arĩa marĩkia kũheo mwana. Mũtumia rĩrĩa arĩkia kũheo mwana, ndainũkaga hauhau, no nĩaheagwo kahinda kanini, ga kũhurũka na kũrigitwo, ona mwana kũrorwo kana nĩ mwega, kana hena gathĩna oo gothe. Ũguo o erĩ nĩmaikaraga thibitarĩ, okorwo nĩ mũthenya ũcio, kana thikũ ĩngĩ, kũringana na ũrĩa ndagĩtarĩ e kuona mahana, mwana, kana nyina. Ningĩ, nĩmaigagwo rumu ta ĩno, mũndũ akaheo ũrĩrĩ wake, akaheo handũ hake ha kũigĩrĩra irio, na nginya indo ciake cia gwĩthambira, na cia mwana wake. Oho, bamĩrĩ yake nĩ yũkaga kũmũrora, angĩkorwo ena mũthuri, kana andũ ao, magoka kũmũrora, makamuona e ũrĩrĩ-inĩ ucio, na makamũrehera indo ciake, akarĩra oro hau, o akĩongithagia mwana wake. Koguo mbica ĩno, ĩratũma ndĩcirie, ũhoro wa ciana, na kũheo mwana.

Rĩrĩa nguona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa andũ a wendi mwega, kana arigiti, kana mandagĩtarĩ, arĩa merutagĩra gũthiĩ icagi-inĩ na gũteithia andũ arĩa arwaru, ici níciana iria cionje, kana ciana iria cikoragwo na thĩna wa meciria, kana rĩngĩ nĩ ũkoraga ciana iria ngingo ndĩrahota kũnyitĩrĩra mũtwe, nogakora mwana ũcio ndangĩhota gwĩikara maica ta ma mwana ũrĩa ũngĩ owothe, rĩu mwana ũyũ nĩ akoragwo akĩhũthĩra gatĩ karĩa getagwo wheel chair, karĩa kamũteithagia gũthonga, kana kuuma handũ hamwe nginya harĩa hangĩ, ngĩrora mbica-inĩ ĩno nĩ ndĩrona harĩ na mandagĩtarĩ, na harĩ na andũ angĩ arĩa maroneka tarĩo aciari a ciana ici, ũguo nĩ kuga andũ aya nĩ merutĩire mũno, magoka gũteithia ciana ici, nĩgetha citeithĩke, cihote gwĩikara maica mega, mahana o taciana iria ingĩ kũu nja, ningĩ aciari aya ao angĩkorwo matirĩ nohoti wa kũnyitĩrĩra ciana ciao, na kũmagũrĩra itĩ taici, kana tũkari ta tũtũ torĩa matwaragwo natuo, andũ aya nĩ mokaga na makamateithia, na makamonereria wega ũrĩa marĩkahũthagĩra, norĩa mwana ũyũ angĩhota gũthiĩ nako.

Rĩrĩa nguona ũndũ toyũ, ndĩreciria ũhoro wa ũtheru, haha nguona tarĩ thibitarĩ, na aya nĩ mandagĩtarĩ, arĩ maroneka makĩruguria ũhoro wa ũtheru, na gwĩthamba moko, tũtũ nĩ tũtangi, twĩhaha tũrĩa tũrehagwo kuonania atĩ, mũndũ akĩingĩra thibitarĩ, ũkamba gwĩthamba moko hau, ũtanathiĩ handũ hangĩ o hothe, ningĩ ngĩciria, ngwona haha, tarĩ ihinda rĩrĩa twagũmĩirwo nĩ kĩngũki kĩrĩa gĩokĩte gĩetagwo korona virus mũrimũ ũyũ nĩ wathũkagĩa mũno mahũri ma mũndũ, kana ona gĩthũri, rĩrĩa wagucia rĩera rĩtarĩ rĩega, nĩ wahingĩkaga mũno gĩthũri, ũkahana tarĩ homa noyarĩ homa njũru, ĩrĩa yacungĩrĩirie andũ aingĩ gũkua, makĩria ciana, na andũ akũrũ, ngĩrorera haha ndĩrona andũ aya kana mandagĩtarĩ maya, nĩ matĩyĩte mũno ũtheru, na magatĩya ũgima wa mwĩrĩ, ũguo nĩ kuonania, atĩ aya nĩ maragitĩra mũno mũingĩ kũrwara, na magakũririkania atĩ, ona ũkĩingĩra haha, ũngaba gwĩkĩra karembeko kamaniũro na ũkamba ũgethamba moko, ũgathiĩ kũu kũngĩ ũrenda gũthiĩ, ũguo nĩ kuga andũ aya nĩ maragitĩra mĩoyo yandũ, na magakuonia atĩ, ũtheru nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa ũbataire gũkorwo ũgĩka.

Rĩrĩa ngŭona ŭndŭ ŭyŭ ndĩreciria ŭhoro wa mŭtŭmia ŭgima wake wa mwĩrĩ na ŭtherŭ wake. Ŭyŭ nĩ ŭtherŭ ŭrĩa abating gŭkorwo akĩiga makĩria rĩrĩa arona kahida gake ka mweri . Aya nĩ atŭmia mokĩte hamwe gŭthomithania na kŭheana mataro megiĩ kahida kao ka mweri . Maita maingĩ ŭkoraga mŭtŭmia nĩaigŭaga ta ena gĩko kĩingĩ rĩrĩa arona kahida gake ka mweri no angĩiga ŭtherŭ wake mwene nĩahotaga kŭigŭa arĩ mwega biŭ. Nĩgŭkoragwo na tŭtaŭrŭ tŭrĩa tŭhŭthagĩrwo na kwĩragwo atĩ gataŭrŭ kaŭ ŭbatiĩ gŭkorwo ŭgĩgacejia thŭtha wa mathaa mana ŭgŭo nĩ kŭga atĩ nĩŭgŭkorwo wĩigĩte ŭtherŭ wakŭ wega ningĩ ona kĩoro rĩrĩa urathiĩ nĩwedagwo ŭkarora harĩa ŭrathiĩ kĩoro, ŭkarora kĩoro kĩŭ nĩ gĩtherŭ ŭkarora atĩ gĩtirĩ na maĩ morŭ ona maĩ marĩa ŭrahŭthĩra nĩmega ningĩ ŭkiŭma haŭ nĩkwĩragwo ŭgakorwo waita maĩ gŭtigĩrĩra atĩ gŭtirĩ mŭndŭ ŭrĩa ŭgŭka thŭtha wakŭ ŭgŭkorwo akĩgŭcia rĩera rĩtarĩ rĩega kŭŭmana na wee gŭthiĩ bata. Ŭgima mwega wa mwĩrĩ nĩwagĩrĩire o hamwe na ŭtherŭ, makĩria mĩtŭrĩreinĩ ya atŭmia.

Ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ, ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũrathiĩ na mbere haha, aya nĩandũ makuĩte ibango, iria marathiĩ makĩonanagia, atĩ nĩ maraheana ũtungata, wa kwĩrutĩra, na wa bure wa iruwa, ũgakora atĩ, kahĩ karĩa kangĩkorwo gakĩenda kũruithio, na nĩ akinyĩte mĩaka ya kũruithio, nĩaraheyo ũtungata ma kũruwa kũgerera moko-inĩ mama ndagĩtarĩ o ũguo makiugaga atĩ mwena ũcio nĩ ũgũteithia kũrigĩrĩria mũrimũ ta wa HIV, maita maingĩ nĩ ũkoraga ciana iria irathiĩ kũruwa, matiruwaga na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, angĩ matwaragwo icagi-inĩ, kũrĩ andũ aria mata matarĩ na ũmenyo wa ũndagĩtarĩ, ũgakora nĩ mararuithio hatarĩ na ũtheru wa kwĩigana, kana ona ndawa cia kwĩigana, cia kũmateithĩrĩria kũhona, kana gũkorwo akĩruwa na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, ũguo nĩ kuga, andũ aya makĩhena ũtungata ũyũ, marageria gũteithia ciana iria cigĩkorwo cikĩgerera moko-inĩ marĩa matarĩ mama ndagĩtarĩ, ũguo nĩ kuonania atĩ rĩrĩa megũkorwo makĩmateithia, nĩ megũkorwo makĩmagitĩra na mĩrimũ mĩingĩ, ona ningĩ nĩ megũkorwo makĩnyihĩria aciari ao mĩrigo ya kũrĩhĩra maũndũ maingĩ, na, kũmatwarithia, wega ũrĩa kwagĩrĩire.

Ĩno ndĩrona nĩ biacara, ya andũ erĩ ĩrathiĩ na mbere. Kũroneka kũrĩ na mwendia na kũrĩ na mũgũri. Mwendia ũyũ nĩaroneka kũrĩ na kĩndũ arendia na akaneo mbeca nĩ mũgũri. Mũgũri aramũnengera ciringi mĩrongo ĩtandatũ. Rĩrĩa ngũrora mbeca ici, ũrona atĩ mbeca iria citakoragwo cikinyĩte mĩrongo ĩtano, cikoragwo ci maciringi, nacio mbeca iria cikĩrĩte mĩrongo ĩtano cikoragwo ci maratathi kana noti. No haha, nĩkũroneka kĩndũ kĩrĩa kĩrendio ti kĩa goro tondũ nĩ ciringi mĩrongo ĩtandatũ tu. Ningĩ andũ aya nĩmaroneka nĩmaiguithanĩirie kũneana enderio nake ũyũ agũre. Ũguo nĩ kuga atĩ ĩno nĩ biacara njega ĩrathiĩ na mbere haha. Ningĩ kĩndũ gĩkĩ aragũra, nĩaronekana gĩtirĩ na mbeca nyingĩ, na onake mwene, kana no akorwo we mwene ndarĩ na mbeca nyingĩ no nĩmaririe, na maiguana atĩ icio nĩcio thogora ũrĩa angĩota kũgũra kĩndũ gĩkĩ aragũra. Kũu nĩ kuonania atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩenderio na mbeca njega na ngoro theru nĩtondũ nĩaronekana ndaratunywo, no nĩ kũneo araneo, nake akaneana mbeca icio enacio.

Aya nĩ arĩmi, mena itinga, na harĩ itinga rĩrĩ nĩ mohereire macini, ya kũhanda irio, macini ĩno, nĩyo ĩhandaga irio ta mbembe, kana kĩndũ kĩngĩ kĩria ũngĩenda kuhanda, ũgakora atĩ rĩrĩa ũratwarithia itinga rĩrĩ, macini ĩno ĩthiaga ĩkĩenjaga marima, ĩgekĩra mbegũ, na ĩgathika, wega wa macini ĩno, nĩ ĩteithagia kũhonokia mahinda, ona ĩkahonokia mathaa, na mbeca, nona ĩkahonokia ona mĩnoga ya andũ, ũgakora atĩ andũ no mahũthĩre mathaa maingĩ mũno memũgũnda makĩhanda, makĩnogaga mĩgongo, no rĩrĩa wĩna itinga ta rĩrĩ, rĩguthiĩ mũgũnda rĩkũhandĩre, na rĩthike wega, rĩtaganĩtie mbegũ marima o ũrĩa ũngĩenda kũhanda we mwene, nyingĩ anake aya nĩ maroneka nĩ merutĩire na nĩ mamenyete ũhoro wa itinga rĩrĩ na kũruta wĩra narĩo wega, makĩria kũruta wĩra na itinga ta rĩrĩ rĩendaga mũndũ ũrĩa ũrahanda, rĩngĩ mũgũnda wake irio ciakwendia, to irio tu ciakũrĩa, tondũ rĩrĩa ũrahanda irio cia kwendia, nĩ ũhandaga nyingĩ o rĩmwe, ũgacoka ũkagetha nyingĩ o rĩmwe, ũguo nĩ kuga, atĩ macini teno, nĩ gũkũhũthĩria wĩra ona ĩkũhe ona mbeca nyingĩ.

ĩno nĩ ngũkũ ndwaru, kana ĩroneka terĩkĩtie gũkua, kuumana na kũrwara, nĩ roneka atĩ, ĩrwarĩte na mũrimũ, ũrĩa kaingĩ ũgũmagĩra ngũkũ nyingĩ, mũrimũ ũyũ, ũmanaga na mara, na rĩngĩ ũkoraga ngũkũ ici cirarwara nĩ tondũ wa gũikara handũ hena gĩko, kana maĩ menagĩko, kana ĩkarĩa kĩndũ kĩrĩa ĩtagĩrĩire kũrĩa, maita maingĩ ũkoraga kũngũ cikiuma kiugo, nĩ ciumaga nja na ĩgathiĩ kũrĩa kĩndũ nakũu nja, ũgakora nĩ ĩrathiĩ handũ rũĩ-inĩ, ĩkarĩa kĩndũ ĩtagĩrĩire kũrĩa, kana ĩkanywa maĩ matarĩ mega, kana hihi egũka ĩgaikara handũ hena maĩ moru, ĩgakomera maĩ moru, kana ĩkarĩa irio citarĩ njega, kana cĩna ndawa, ngũkũ teno yarĩkia kũrwara nĩyonaga rĩngĩ nĩ ĩraharwo, ĩkaharwo nginya maĩ, kana ona ũgakora rĩu mathagu mayo nĩ mabĩrĩirie kuuma na ĩgakua, mũtumia kana mwene ngũkũ teno, angĩona ngũkũ yake nĩ ndwaru, aingĩ nĩ matengeraga gũcihe iria, tondũ gũtuĩkaga iria nĩ ndawa, rĩu ngũkũ teno ĩkundagio iria, yarĩkia kũnyua ĩgaikaranga ndagĩka nini, ĩgacoka ĩgakundio rĩngĩ, na ĩgakora atĩ nĩ yarĩkia kũhona thutha wa kũnywa iria.

Ũyũ nĩ mwana wĩna waathe, na nĩ okĩte kũrorwo nĩ ndagĩtarĩ kana mũrori ũyũ. Ciana ici cina mawathe nĩ cikoragwo na cukuru yao, ĩrĩa matwaragwo magathomithio me hamwe na ciana iria ingĩ ciĩna mawathe o take. No nĩ ũkoraga mandagĩtarĩ rĩmwe nĩ matũmagwo cukuru icio, magathiĩ kũrora ciana icio ũrĩa cirathiĩ na mbere. Rĩu harĩ mbica ĩno, ndĩrona ũyũ nĩ ndagĩtarĩ na gĩkĩ nĩ ta kĩrathi, no gũkorwo atĩ, ndagĩtarĩ ũyũ okĩte cukuru ĩno kũrora ciana ici, na ũyũ nĩ ũmwe wa ciana icio ciũkĩte kũrorwo. Na haha tũrona akĩmũrora ũrĩa arenderea, akamuona kana nĩ mwega, akona ũrĩa aikarĩte, na ndagĩtarĩ ũyũ nĩ aroneka atĩ nĩ aramenya wega ũrĩa areka na nĩ aramũrora na njĩra njega. Ciana cingĩtwarwo cukuru, kaingĩ mũciari nĩ ariganagĩrwo nĩ ũgima wake wa mwĩrĩ, na akareka athiĩ cukuru na athome no akariganĩrwo atĩ mwana nĩ abatiĩ kũrorwo. Koguo rĩmwe na rĩmwe rĩrĩa wonaga arori ta aya mathiĩte macukuru gũthiũrũrũka, kũrora hihi mwana ũrĩa ũtaraigua wega ũrĩa ahana nĩ makoragwo magĩteithia mũno makĩria matũũra-inĩ, tondũ ciana ici citarĩ na arori nĩ mahotaga gũciteithia wega.

Ndona ũndũ ũyũ, ndĩreciria ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ kana ũrutani wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ kũrĩ andũ a kũrĩa icagi-ini thĩiniĩ wa rũrĩrĩ rũakwa. Haha ndĩrona mũruti wa wĩra wa thibitarĩ, no akorwo arĩ ndagĩtarĩ, kana nĩ nathi. Atũmĩtwo matũra-inĩ agathiĩ nyũmba kwa nyũmba agĩthomithagia andũ ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ. Haha nĩ tũrona mũtumia na kairĩtu maikarĩte thĩ magĩthomithio ũndũ nĩ mũruti wa wĩra ũyũ wa thibitarĩinĩ. Ĩngiuga nĩ nathi. Ngĩrora haha ũkoraga harĩ maũndũ maingĩ mũno andũ icagiinĩ matakoragwo makĩmenya ũhoro wĩgiĩ mĩrĩmũ mĩingĩ ĩrĩa ĩgũmagĩra andũ na ũrĩa ũngĩgitĩra nayo. Ona ningĩ ũrĩa ungĩteithĩka kana maũndũ marĩa ũngĩka hihi ũngikorwo wĩna mũrimũ ta ũcio. Nĩũkoraga ningĩ nĩ kũrĩ nginya na njanjo cikoragwo cikĩheanwo matũũrainĩ. Ĩria andũ a icagi-inĩ matahotaga gũkinyĩra nĩ tondũ cikoragwo maita maingĩ ci mataũni-inĩ. No rĩu, mũrori wa thibitarĩ ta ũyũ, angĩũkaga gĩcagi-inĩ na akorwo ena njanjo icio, nĩ ekũmahe na amateithie wega.

Kĩndũ gĩkĩ nĩ thibitarĩ na nĩ kĩonekaga kaingĩ mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa, thibitarĩ ĩno ĩkoragwo ĩyaciana, kana atumia aritũ, ona ningĩ mũtumia nĩ okaga kũherwo mwana haha, kana ona mwana wake angĩrwara no amũrehe haha makĩria mwana atakĩrĩtie mĩaka ikumi na ĩna, thibitarĩ ĩno ĩhũthĩkaga makĩria mũno gũteithia ciana icio na mandagĩtarĩ arĩa makoragwo gũkũ nĩ arĩa mathomeire ũhoro wĩgiĩ ciana, na atumia aritũ, ningĩ thibitarĩ ĩno nĩ ĩteithagia mũno tondũ nĩ ĩkoraga ona indo iria cikenagia ciana, tondũ nĩ ũkoraga kana kanini nĩ kagiakaga mũno gagĩothecwo cindano, no nĩ ũkoraga ona ndagĩtarĩ arĩa megũkũ, nĩarĩ moĩ gũthakia ciana, nogakora ona thingo-inĩ nĩ gwĩkĩrĩtwo mbica cingĩkenia mwana, atĩ ona aingĩra hau ndegũkorwo ena gwoya na nĩ egwĩtĩkĩra ona gũthecwo cindano, kana kũheyo ndawa, gĩcigo-inĩ gĩakwa ĩno nĩ thibitarĩ yonekaga kaingĩ mũno, na andũ nĩ mamĩendete mũno, tondũ ona rĩrĩa ũgthiĩ thibitarĩ-inĩ ĩyo, nĩ wĩiguwaga wĩiganĩire kũmenya atĩ andũ arĩa marakũrigita nĩandũ moyaine na ciana na makenda ciana.